Netai anyun komii nekele Amani counseling centre en Training institute nemiten en kisumu noton kobitunat en Reinsurance classic notok nemiten okinga odinga road sipitalinitok ko offanin anyun proffesional physiotheraphy, nebo aeng anyun en yoton komii nekele canada youth organisation nitoo ko offani mental healthy services ak physiotheraphy and youth emporwement and support nerube yoto komii nekel Wellway medical and Rehabilitation centre noto ko provideni comprehensive counseling and physiotheraphy kora komiten Kisumu specialist hospital notok ne offani comprehensive physiotheraphy and special mental healthy.